Ore te murrua ang naa enkima orkieek oshi kintumia . ore enkima orkiek naa tentim ake edunguni irkieek . ipangu ake entasat nelo sero wenkeene enye, orpanka ,wentolu ,nelo adungu irkieek olotu ayierishore . ashu nelo aiperisho, aiper irkiek otoito , loturoyie osiwuo, loturoyie enchan ,naa ninche oshi iyiook kintumia temurua nikimanya anaa enkima nayierishoreki, arashu doi ninye irkiek otigila ngwesin anaa irkanchaoni okulie ngwesin ake kumok.

Kore apa tiapa inkera osukuulini osero, nemeyiolo ninche ajo kanyioo eji egarri, meyiolo ajo kanyioo eji olaam, meyiolo ildukai. Kake ore tanakata ewaita sirkali enkisuma oseroi digital, etaa tanakata ore nkera natii porini, na kedol tepisha entoki naji egarri, nedol entoki naji olaam, metaa tenelotu town, netum sinye atayiolo ajo enatoki oshi eji olaam, enatoki oshi eji egarri, ele oshi olduka kuna tokiting oshi emiri toldukai, enaa nkera natii town amu ore nkera e town na kebulu eyiolo pooki toki. Ore sinche ne porini, netaa keyiolou amu kedol tompishai neponu adol tonkiasin.

ore tenanu naa enkinyiang'are olduka esidai, ore enkinyiang'are olduka naa inyiang'u intokitin aa kumok, nitum atishila. nigelu enyieu wenimiyieu, ore ena naa bei olopeny idipa ategelu ajo kaa iyieu. arashu kaa maya, kake ore tene simu naa ekimerikaini ake entoki kake meeta enishilie. ekijokini ake amirita ena toki ebei naje. nijojo iya ashu maya, kake idipa naake atishila. kake ore tolduka idim atejo kaya ena amu esidai ashu maya ena. neeku ore toduka idi atishila.

ketii ilturruri looji community based organization laa ore oshi tokuna murua nikitii naa ninche loiteng'en iltung'anak eniko teneesishore enkoitoi e digital aa nchere melasima pee kingeri tenkopisi piitum ataasisho kindimi sii indim aitumia esimu ino anaa enkopisi niyasishore esimu ino online marketing aasie isiaitin pookin e online nitum adake siiyie inkuti pisa inonok arashu enkiti toki ino ninosie siiyie intokitin inonok mahitaji inonok neeku ore kulo turruri ninche oshi loiteng'en iltung'anak inkoitoi e digital.

ore olosho lang ashu emurua ang naa ore orkuak lenye anaa irmaasae naa peramat inkishu , oopee enyoru inkishu. eeta sii enkanyit, neeku ninye iyiok anaa irmaasae ,ore pibung oorkwak lino naa lasima pingas aaku inyor eramatare , lasima pingas aaku iyata enkanyit , metaa tenikijoki entoiwuoi entoki nimishukoki naa lasima pee inyoru inkishu

kainepu ake oltung'ani layieu naikilikuana enetii sukul nairoroki ore ake paidip airoroki nainosie ilomon naikilikuan ajoki kamaa kaisa tetii enkoitoi nalo sukul naje ore aidipa atoliki enkarrna esukul duo nayieu nautaki asi nikitum taa taata ninye atiaki iima ake ene nibaiki enkeju natii ende ore piilang enda keju arashu piarr enda kona ninepu oltepesi sapuk otii inewueji laa ninye etashare sukuul nikiutaki omikitutaki enetii eneti gate najing'ieki sukul mpaka omikitutaki eneba elakuani esukul tinewueji netii ninye.

ore oshi torkualang' loo irmaasai naa tininang'are oltung'ani kitok niroroki migiroo aikata etu iroroki, naa tiniroroki naa ekijo ake enkerai ai ashu ero nijo ooye supa ipa , ore eton mimurata nicho elukunya ,kake migiroo aikata oltungani botor etu iroroki kake tinimurata naa enkaina incho.

Ore apa tiapa na keitumiae isirkon apoyie naa menap osikiria naba anaa naanap emkokoteni, ore peelotu emukokoteni neaku kenap naaba anaa nanap isirkon aare na keya ormukokoteni lolan enelakwa alang osikiria amu maa osarge na itumua kake ore ormukokoteni isirkon ake oyiataa kake eeta na ninye ormukokoteni nkejek enyenak neaku kenap olala sapuk alang enanap osikiria nitoki aki ki pungusa sii enkiroshi tosikiria.

Ore enkitok tenepoi ariku tenkang' enye, naa shapu orker olaariku ormoruo lenye, oltung'anak pookin otoriko. Nepoi ariku enkitok, ore pebau ang',neponunui duo airuk aimal, nejokini enkitok; tijing'u paisho enkine, tijing'u paisho enkuo. Nejoki nkituak; tijing'u paisho esosian, tijing'u paisho esikiria. Ore pidipi aimala, nenyai osirua duo aok inaishi, nenyai idaikin. Ore adake peeku kulie saai enteipa, naa ormoruo, naa olaji lenye oojing' opuo adung'oki enkitok enkarna, mitokini naa aisho enkitok enaparna naata tenkang' enye. Ekeeku enkae arna ishori natudung'okitio olaji lenye.

Ore duo esiai ekea amu eme naa toltung'anak pookin neeku lazima pishiri ake. Ore oshi temurua nikimanya ashu tolosho lang',naa ore esiai ekeeya, naa ore oltasat botor ashu moruo, nemeeta ninye aja pitokini aya mortuary ,apuo ayiataa enkaata pesho. Tenelusoo duo peeku eshomo, na kelikini ake iltung'anak, nibung'i duo iltung'anak apuo aliki tonkang'itie, niishir, negira, nitulusori ake tinoolong'. Na ore ake peturi, nenya iltung'anak enkiti daa natii, nitulusori nenukari tolchoni. Niiting'.

ore esiai eyunoto tenkopang amu entoki sidai naa sidai oleng' oshipakinoi naa ore tenebau duoo neisho enkitok tenaa kewarie eji ake "natomonok kitoishote" naa tenaa dama lazima ake petii enkitok naipangu' ajo natomonok kitoishote, ore duoo oltung'ani otii idia ang' nening' ajo etoisheteki ore peyie idip enkitok atoishoyu naa naa lazima peyie eyieng'i olker arashu olkine lonyai anaa osirua peeku duo ore enakerai natang'amuaki nisherekeai anaa osirua sidai.